Mae en pith mar jamni aina mar diel. Kendo ipidhe nikech okonyo e yo mar chiemo ka ochiwo chak, ring'o ka achiel kod use mondo mi iyud pesa. Eka nitie jogo ma uso nyaka piene mondo omi olosgo gigo mang'eny. Bende e aluora madake, ng'eny ji opidhe. Kendo gipidhe e yo mopogore opogore. Kaka gole gokinyi, tere e pap mondo mi ocham lum bang'e odwoke dala to omiye pi modho kaeto okete mondo onindi. Bende nitie jogo mopidhe e yo manya sani. Ma ginyiewne gi chiemo to pi oketne kanyo mondo mi omodhi to ichwoye sindan kendo ikete kama lker ahinya.

Bedo kod paro maliew en gima kare ahinya. Kendo nyalo miyo itim gigo mang'eny makonyo jogo ma opogore opogore. Kae nitiere jalno moparo ni onego oti kod sola e goyo pi manyalo konyo e pur kata e mudho kata bende nyalo konyo jogo mo dak e aluara ni e gedo ka achiel kod timo gigo mag ngima gi. Bende ineno ka otweye mana matin ma ok inyal paro ka in jalno ma onge kod gombo timo gimoro.

Rito alwora kama wadake en gima kare ahinya, kendo wanyalo timo mae koa kuom pidho yien, maua, kaachiel kod lum. E tiponi wayudo jaduong' moro matiyo kod yien e loso chiel, kendo en kod lony e wi wach mag loso chiel kata obedo ni oonge kod gigo manyasani monyalo tiyogo e loso chiendeni. Bende en gima ber ka ikawo pachi mondomi iti tijeni moloyo timo gigo ma opogore kod manyalo konyi.

Bedo kod kama inyalo pidhoe giki ,en gima kare ahinya nikech mae biro konyi ewi kwecho kaachiel kod nyiepo pile ka pile. Bende biro miyo ing'e kaka ipitho, kinde monego bed ni ipuro, kata kinde monego bed ni idoyo. Chieng' ma okuongo mane otera ndalo, mondo mi apur, apith mondo mi agol cham, ne ayudo ka en tich matek ahinya nikech ne irito koth mondo mi ochwe, eka piny obed mayom mondo ka ipuro to kik iyud pek ahinya. Kendo bang'e kane apuro, ne apidho chamba, ma agolo gigo mang'eny ahinya. Mae nomiyo ne ok akwecho, kata ne ok anyiewo chiemo pile kapile. Bende ne omiyo ayudo pesa koa kuom gikagi. Ne amor ahinya. Omiyo bedo gi puodho, en gima kare.

Chamo chiemo mankod ndhandhu en gimaber ahinya, kendo rito del. Ng'eny ji gombo mondo giyud chiemo mabeyo kata kamano, gionge kod nyalo. Nikech ng'eny gigo ma ichamo mabeyo, nyaka inyiew. Kendo samoro ikoso pesa kata ikoso jalno manyalo miyi chiemo go. Bende chiemo man e tipo kae, en chiemo moruwre ahinya. En kaka waru, rabolo, karat kaachiek kod alot mar kabich. Bende inyalo tede eyo machal kod mae. Ibiro moko mach, ipayo waru kaachiel kod rabolo kaeto ing'ado alot to ing'ado nyaka karat. Bang'e ibiro kawo sufuria, to ing'ade kitungu, to iketo e kendo aeto iketo mo matin moromo. Bang'e ibiro keto waru kaachiel kod kabich gi karot, aeto iketo pi matin to iketo alot. Ibiro ume mondo ochieg maber.

Dak kama opang kata orit maber, en gino mang'eny ji gombo. Kendo gima tamowa chopo kae en pesa. Nikech ng'eny gigo mabeyo nyaka ing'iew. Kendo nyaka iritgi eka mondo ginen ewang' dhano. Bende kae, wayudo mauwa mopidh maber, kendo opang gi eyo maber ahinya. Mauwagi oketgi e kasuku monyiew kod pesa kendo oketgi edier ot molos kod jalno man kod tiegruok eyo mag gedo. Jalno moketogi kae, opangogi kendo oyueyo kae nyiso ni en jalno maler ahinya.

Dak e aluora maonge arita kwe kata man kod gigo manyalo buogo ngima dhano, en gino maketo jodak e ngima matek. Kendo nyalo miyo jomoko bed kod luoro ahinya. Tiponi nyiso hoho moro makoth oywayoe lowo kendo nyiso ni oketho gigo mang'eny mamiyo chuny jodak makae bwok. Kendo chunogi mondo giwuog oko, gibi gine ni to en ang'o mokethore kata gik mage mohinyore e hoho ni. Kendo miyo jodak makae bedo kod buok. Kendo gionge mor nikech thoe kaachiel kod hinyruok ok en gima ber engima dhano.

Chwech mag Nyasaye ng'eny ahinya e piny ka. Kendo gidak kuonde mopogore opogore to bende gichamo chiemo mang'eny ahinya maonge dhano ma on g'eyo. Nikech ok gik moko duto, dhano odak godo eot. Kae waneno kute ma owuotho koa kuonde ma gidakie mondo mi omany chiemo kendo giyudo opoko rabolo magichamo. To gin kute mopogore. En oniamblo kaachiel kod oywo. To gichiemo kamoro achiel. Nyiso ni Nyasaye nikod rieko manyalo miyo lee maonge kod paro many chiemo kaachiel kod pi. Bende onyalo ketogi kamoro achiel kata ka gionge kod paro ni ok onego gibed kamoro achiel. Mae kelo mor ahinya nikech gichalo dhano man oloso osiepe.

Mae en aluora moro ma jodak makuno orito maber ahinya, nikech gipidho yien mang'eny kendo mae ywayo koth. Gipidho nyaka lum maneno mabeyo ahinya kendo pi ridore e aora. Mae nyiso ni gionge chandruok eyo mag gedo kata sama gidwa puro, nikech ginyalo tiyo kod pigni e olo ne alot kaachiel kod gigo duto ma gipidho sechego mapiny otwo. Bende gin kod ng'eyo ni rito aluora en gima ber ahinya.

Chiemo en gino ma dhano ok nyal dak ka onge go. Kata kamano nitie kit chiemo moko ma jo moko ok cham. Kata joma chamogi ok nyal yudogi e yo mayot. An adak e dho nam kendo ayudo rech mang'eny ahinya. Omiyo aloko ohala mar uso rech kendo ji chamogi ahinya. Nikech ng'eny jogo modak e dho nam gin jogo ma chamo rech. Bende an be atiyo kode kaka chiemo nikech ahere ahinya kendo omit ka owang'e kata ka itede kod sup.

Ng'eny ji gombo mondo gicham kit chiemo mopogore opogore. Kata kamano ok yot mondo mi iyudgi. Nikech mondo mi icham chiemo mabeyo, dwarore ka in kod pesa kata ka idak kuom jogo man gi lony e loso gi. Man e tipo ni en ice cream kendo ok yot mondo mi iyude kata mondo mi iyud jogo man gi lony e lose. Mae inyalo chamo mana ka in kod arus kata in kod welo mag nyadhi ma idhi mi inyiew ne chiemo machalo kaka kek moted kode.

Gigo mabeyo lombo wang' ahinya. Kendo ng'eny gi yudore e pinje mabeyo kata pinje man gi lony e yor losogi. Bende nitie gigo ma waneno ka gin gik ma ok nyal konyowa. Kata kamano inyalo tiyokodgi e dusruok kata e loso gigo minyalo ywayo godo pesa. Bende gima waneno kae en maua maber ahinya. Gini itiyo kode kinde go mang'ato nigi mor kata ka in kod lit bende. Inyalo kete e wi liel ka in gi jalno ma ilalo. Kata bende inyalo tiyo kode e twang'o law ma jaber ka in kod arus. Seche go ma in kod mor kendo ka idwaro mondo inen ki idusori ahinya.

Somo en gima ber ahinya kendo ka in kod lony eyore mopogore opogore, inyalo dak engima maber ahinya ekinde masani, nikech ng'eny gigo mawadak godo sani, gin gik lony kendo madwaro somo ahinya. Tiponi nyisowa jalno madwa mondo odonj e mbui kendo mondo olos gike kaluwore kod ngima mag mbui. Idwa mondo oket nambane mar opande, kaachiel kod arita mare mondo mi odonj e mbui. Mae nyiso ni nyaka obed kod tiegruok kaluwore kod weche mbui kaachiel kod somo manyasani, eka mondo omi olos gike maluwore kod gik mbui.

Bedo kod ngima makare maonge tuoche en gino maber ahinya. Kendo mae miyo wadak aming'a kendo wanyalo rito nyithiwa maber, magidong, ma gin bende gibed jogo makiny. Kendo mae miyo wanyalo tiyo tijewa mapile kapile. E aluora mara ng'enyji oritore maber nikech nitiere mogawo mowuok oko mondo mi opuonj ji kaluwore gi weche thieth. Kendo gikelo chenjo ne nyithindo matindo, kaachiel kod joma dongo. Mae miyo wahero kendo wamor kod weche ngima makare kaachiel kod ng'eyo kaka wanyalo dak mondo kik wagam tuoche kata kawan kod tuoche bende kik mondo wapog jogo maonge godo.

Ngimadhi kalokore ahinya. Kendo kaka ji nodak chon, opogore kod sani. Sani ji mang'eny dwaro mondo otiegre, nyithindo, joma rowere kaachiel kod jogo mosetegno. Kae waneno kanitie nyako ma obedo katiegore kendo koro ochopo sano ma otieko sombe kendo imiye kalatasno manyiso ni otimo somono kendo en kod tiegruok. Mae okeloji e achiel, kendo nitiere jalno man kod nyadhi ma oketne nyaka maua moro maber ahinya. To ji omor kendo giriwore mondo gine ka en gino mar adiera.